Chuu ko kawek kawek ko minutik chekitoretipiko amun itakol chito konyoru rabishe itaalda, kawek kekole kotepso kenyishek somok akoi angwan siketoi kekes kekese kawek chekokobirirekitu.

Siling ata Ovocado? siling tiptem. ngomi beit no barak mising? olo kastoma mi komie kabisa, tilwa koek siling taman, siling taman ko kebara kastoma amun moole akot siling taman choto, kany is koek siling taman ak mut, sawa kona siling taman ak mut choto lakin i nai ile kebara anyun kastomaa.

Nii ko recetit nebo chakula eng sukul nekikurei JGUAT sukulin nito ko university. Iboru resitini kole kaal chichi kimnyet aeng ako kila kimyet ko siling mut mut.

Chu ko robisiek che kikinde guniet. Robisiechutok kobo siling elepu ako robisiek ap siling elepu ko cham ko robisiek chemi barak mising eng emeetap Kenya. Robisiechutok ko uuyo bo chito neyae mung'aret.

Eng pichaini komito kondoindet nebo emeetap Kenya nekekure William Samoei araap Ruto. Pichainitok kotogu kole mitoi koloncheni arap Ruto kiiy nekikure e-citizen.

Ni ko fomit sukul. Fominitok kobo toretetap somanet. Fomini kobunu kompunitap Kengen. Kainyityigei chichi kele Brian fominitok ketoret eng somanet ap sukul nebo JKUAT.

Yo kakituiye ak chi neo, ngo gogo kotou kokoto kole chamge gogo, ale ooh, chamge mising ale ooh, kole ochamegei? ale mising akwek gogo.

eng bichain komii tuguk chechan, metaa biik che mangering , mii karishiek che mangering mitaa bikibikishek , mii dukeshek , uu kelee yuu kosentait nee ma mingin ago mayoo ,eng bichait koraa komitaa chii nengalali eng simoit chichiotok ko giilach ngori negiguree reflector, uuu kelee chichi ko chito ne ikwerye bikibikit

eng bichaini komiita garishek chemii barabara chechang ako kibangangee ago kikinde maridadi , garishek chutak kotaguu kolee bendii tumdo ab arusi , tumdo ab arusit koba kamanut misssing amuu itusot biik chebaa kokwet , eng tumdo ab arusiet komoita biik aengu chebaa kaamangut , bichutak kobendi nye ketuisot si koeg chepyoset ak boytot ago chamat nyo kotai familia nenywai

Temishetab keny kokigitemei mbaret ko kokwet komugul. Kondikakoruryo beek eng imbaret kepcheji chitugul. Kiibo keljin temishetab keny amu kimakiyani chi nemachamei koyai boishet.

eng bichaini komita kandoindet ab kenya Willam samoei arap ruto, ako mita koraa rubeiwanyii profesor kindiki ,eng bichani koraa komita askarik tagu kolee mitaa ko loncheni arap ruto digital police station

En bichaini komii murenik oengu murenichutok kokinam kirokwek ako kiilach ongok ab masaek, ukele muenichuu komasaek agenge en murenichuu kochii nekokoen ko agee kochii netako neran toku kole ngololginii chijii kokoet nerana nii ukele mii kotigonii.

Ngaroo bichainii konyonee metinyuun bororiet ab masai amun bichai nii komii chepyosoo nekiilach gee kou chemasaiyat, tindoi tukuk chechang chepo maasai kongetengee ingoroik akoi sonoek

Yutok yuu komii bik chetoche peek, peek kobo komonut missing en kokwet amun motesetai tukun chechang komomi peek imoche ichop omitwoki ko ogoi itinye peek, imoche imwetishe anan iun gee ko akoi itinyee peek koraa ko akoi iyee peek sitestai isob.

Eng yu komii chepyosa nelabati ngaroo pikchaini ager labatikab kenya cheu ako Eliud Kipchoge, Ezekiel Kemboi, Kapng'oror ak labatik alak. Ichek kobo kamanut eng emetab kenya amuu kigenai kenya akobo labatiichu ako kikoibwech achek kenya gold chichang'.

Pikyaini komii barabaret ak bik o che kitononio ako tagu kole kilal asista missing. Sang nebo barabaret kotagu kole yamaat barak ko kikisir kele welcome to marsabit county. U kele yutokyu ko county nebo Marsabit county nito ko county neyamaat missing.

Eng' yu, agere bandek chemi kisikirit chekikipel. Bandek chekipelei, ko chetolpis. Kiibu eng' mbar kotakotolpis. Ago bandek chekipelei, kwanyiny missing ane achome bandek chekipelei.

Yutok yuu ko jikono jikoni ko ole miten boishet tukul nebo chopishet ab omitwok ako yon imoche ilal maat sitou ichop omitwokii ibongonii komie kwenik ak icheng kwenik chekile sikorik irigi barak icheng kartasit ak ibiritit ilal ak inde yoton mii sigorik konam sikorik ak konam kwenik chenyikisen.

Koroi ko kisikiritab kasartaab ra nekigure Jikokoa eng koroi komitesetab tai missing. Amun nyumnyum y ilalii koroi kora kisikiriab kasartab ra kobaishe makayiek che ng'ering'en missing ako lalei kosir kisikirit nikichei bogeny.

Kii eng atkinye tai ko kimogomii karishek chekebunei eng kokwenyo. Sasa kichamkobunei biik o kelyek kwai lakini eng kasari kokigoit garishek ak kigoit alenyekebugenee karishek chotoon. Kora ki atkinyen tai kingi machei iyakte ng'olioo kokichamkeyaktoi chi. Lakini eng raa komito olenyeiyoktae barwet ndakokiy agetugul si koityi chito.

Bo kamanut mising olekealdaee kerichek eng kokwet amuu yakaimnyan chito ko agoi kwo ole kialdaee kerichek nyo kwal kerichechto. Anan kwa chito siptali kesirchi kerichek che momito siptali ko agoi kwa yuto nyi kwale kerichechoto.

Yu ko koot nebo kapsafaricom yuto olebwanei bik cheterter ya tindoi kaimutiet eng simosiek kwai. Yuto kora komuch kobwa biik nyo kwaal simoshek. Kaimuti choto imuch konyor biik kou yo kaibet chito lainda akomachei chito korinewen lainata kopwanei yuto anan ko alak komachei koregistan lainda kopwanei yuto.

Yutokyu komi piik chi kipir pikchait ako toku kole yoei boisiet eCitizen, eCitizen ko kito nebo mosoknotet ni kikotoi Serikali nebo Kenya, eCitizen kotoreti piik tugul chebo Kenya konyor toretetab Serikali tugul. Toretonoto ko neu yo imoche inyoru passport ii, anan akot irinyuen tugukuk cheu licence nebo garit.

Nitook ni kopoo Kenya Revenue Authority yaani KRA. KRA kobwotwo agobo kefilen tax. Chii tugul eng' Kenya, ko suppose kofilen tax sigenai kele liponi tax chepo Kenya chetoreti eng' boishonik chechang' chepoo serkali.

Ngaroo niiton nii agere Huduma Centre. Huduma Centre ko olekinyorichini tuguk tugul chepoo serkali yaani Services chepoo serkali. Tuguchutok chebo serkali ko cheu yoimoche icheng' Birth certificate komuch iwe yuto imoche agot itil ID iwendi yundook koraa. Ak tuguk chechang' chepoo serkali inyorchini Huduma Centre.

Chemi pichaini kekure passport. Yoo imoche iwe emotinwek alak, ko agoi itinye Passport. Passport kocham ketilee komaswek cheu Huduma Centre. Agot yon kenyoru taretet en olinbo sang', ko agoi itinye passport simuch iwe emonotoo konyeisoman anan agot konyeyai kasishek.

Ni ko kiito nebo muswaknated neboishe biik koneti biik alak kiito kegure projector. Ako sikobois projector ko agoi komito sitimet ak kitinye kora labtopit sikonectan ak projectoit.

Nitakni kegurei app nebo bengit ab KCB. App inito inyorchini simoit ngitinye app initoeng simoing'ng komuch iyakyi robishek koba simoit anan iyakte robishek kopa bengit age. Ngitinye kora app inito eng simoit ng'ung' komaiwendi agoi bengit inedet orit.

Pichaini komito Logo neboo Sacco nebo Boresha. Boresha ko Sacco neinonwoo konoretab robishek chemetun kotaretin tuun ndekeiwechigei retire.

Bo komonut koroi eng' kokwet amu; yon kaimyan chito kotoreti amu imuch kwo sipitali age tugul. Ngo nebo serkali anan ko nebo chii. Ago ngowo agot sipitali nebo chii, komuch koboishen koroito akenyaa komie.

Nyonei metinyun robishek chegetilei kila arawet sikobaa kompunit nitok bo NSSF. Koraa, konyonei metinyun robishek chetun konyoru chito kokowoo retire amun kitilee robishek chotoo situn kotoret nde kakowechige retire eng' boishet.

Chichi kobirei pikchait biik che cham koyae boishet ne kibirei pikchait kochamkochenyei kastomek ndanyor kastomaek kopir pikchait. Korok koib nyi koun eng mashinit i komang' eng kartasit pichaitab chito. Kora eng kasari komuch kopir pikchait ak koyogun konyo simoit ng'ung'.

Nii ko roomit nekikuree Lodging. Lodging ko chamko toreti kipruitoinik chekapaa komoswek che terter agoimenchi. Eng' yutok yu komito kitokit, nekikitet, agomi kora meset nemi beek.

Yu ko komosta ole cham kobendi lagok nyokourerenen. Komositak kotindoi tuguk che terter cheurerenen lagok. Kingopo tai awendi komasitok ko kiyai lakwa nepoo sugul nepo Primary, ki aboiboichi missing aurereni en olitok.

Yuu ko olekitebee sikeker biik kourerensot. Kiguren yuto Stadium. Achome ane awendi yuto saker biik kourerensot. Ane achome akere urerietab ketiar kiptulit.

Eng' pichaini, komi biik che murenik. Biichuto kokinam ng'otishek ago mito kourerensot. Yoe ureriet nekisokori barak, si keroo chito nesokori barak missing.

Eng' taai, konyonei metinyun steshonit nekekuren KTN amun toguu barak yon kole kikisir KTN. Koraa, konyonei metinyu kit nekekuren E-Citizen. Ole kinyorjini tuguk tugul chepoo serkali kou yo imoche ichengikee passport inyorjini yuto kile E-Citizen, anan agot imoche inyorjikei irineuwen license nepo kekwerii garit.

Ngimoche iyai boisioni, ichile * agenge, angwan, tisap #. Yoton kowirun tuguk tugul chepo SHA. Ngimoche iwe iregistan komi yoto, imoche iverifaen komi yoton, ak kiy tugul neimoche iyai, ichil kiyoto imoche iyai.

Bichu komi kochopchinigei kopaa konyokoturgei konyoketiensot. Itiendo ng'wai kotogu kole nepoo African Culture. Boisionito ko kararan agobo komonut missing amun kinoe kele Culture nepo Africa kou nee.

Pichaini kotogu kou yo bo Cultural day. Cultural day ko bo komonut missing amu iboru tuguk cheu bororiet. Bororiet age tugul koboru kole kicham koteptoi nee keny.

Yutok yu ko togu kole ofisitab Customer care eng' sugul nepoo Kabarak University. Ngiroo komi biik chetindoi kompyutaishek. Bichoto, ko biik cheyoe kasi sugul nito po Kabarak University. Ago icheget cheikoini tuguk chetesetai eng' sugul biik chekapwa nyokotep.

Ngaroo yu abwotei ng'alekab simoisiek, ng'alekab Network, ng'alekab kereneuwen ak keregistan laindab Safaricom. Amun yutok yu kotagu kele ofisitap kap Safaricom.

Bo komonut boisioni amun toreti bikap Kenya konyor tuguk chepo serkali eng' komosta agenge. Yuto ole kile Huduma Centre, kenyorjini tuguk chechang' cheu yo icheng'oti Birth certificate komuch konyoitilen yuto. Ngimoche kora itil kipandet, itilee yuto, imoche agot inyoru kiy neu Passport komuch icheng'ee yuto agot KRA PIN.

Eng' pichaini, agere kipsuruchit. Kipsuruchit ko tiong'ik chepo tumdo. Ago tiong'ik chuto komi konyil oeng'. Mi kipsuruchit che lelach ago mito chetuen. Tiong'ik chuto ko koromen missing ngonyor chi kokinerekyo komuch kosuruchin en kuinenyin nomi tai.

Eng' pichaini komi biik somogu. Chepyosok oeng' ak murenet agenge. Ago meset barak ko mi kitabusiek. Bichu ko tagu ko uyon mito boisiet. Ago boisionito, ko boisietab mung'aret.

Eng' pichaini komi biik cheyoe mung'aret. Ago yoe mung'aretab kealda ngoroik. Mung'aretab kealda ngoroik, kobo komonut missing amun chito nealdai ngoroik konyorchinigei rabishek che imuch kotaretegei. Ko chito nekanyokwal ngoroik choto, konyoru ngoroik cheilochi kolachi kopendi wui.

Asome itoreton eng' yuu. Kakisirwan tuguk chechang' chekasirto ago matinye rabishek che alipanen tuguk choto tugul. Tos ichuchuchwan tuguk alak si koyamgei ak rabishek che atinye?

Asome itoreton eng' yu. Kakisirwan tuguk chechang' che kosirto, ago matinye rabishek che aliponen tuguk choto tugul. Tos ichuchuchwan tuguk alak si koyamgei ak rabishek che atinye?

Ngaroo pichaini ager biikap NTSA. Biikap NTSA ko chetononchin ng'alekab barabaret. Koraa komi asikarikap barabaret. Icheget koraa, ko konyei ko kwerii derevaek garisiek eng' oret nenyalunot.

Yu kotogu kole benkitab KCB. Eng' pichaini komito biik somogu. Ago togu kole mi age nekisiris. Noton kou nemochei kochut koregistan ak benkitab KCB sikotoi konde rabisiekyik benkit niton. Bo komonut missing keyai boisionito amu ngikonor rabishekuk eng' benkit, ko inyoru rabisiekuk ko tugul ago makichorenen.

Kiit nemile biik en pichaini, ko biik che kinam kiit nekipiren pichait akoton kou kiiy nepo kwong'et. U kele bichu kotom kokeere kiit nekipiren pichait. Koraa, kit age nemile biik ko biik che kikicherji kelek.

Eng' pichaini agere chito nekiteb en ng'weny ago mi kobirei simoit. Chichito, kotindoi laptopit. Eng' yuto kou kiy neu ofis ago mi koraa kitabusiek.